Inkera kuna nagira ashipakino enkisuma enye egira asishore computer arashu esimu naji ipad ore naa enkipirta ena kisumaa naa pee itelelek neretoki inkera menoto eng'eno teguton anaa enaibelekenyaki enkisuma meetaa keji CBC. Naa ore ena kisuma too inkera naa enetipat oleng' amu keret inkera aisho eng'eno teguton sapuk oleng'. Neeku ene tipat tenisho intowuo inkera enye meshomoito sukul atum ena kisuma. Neeku ore tenayasishore inkera esimu tenkisuma enye naa keshipakino.

Kisapuk oleng ena siai te nkop ang amu koree tokitin naa kitadokino atua maasa ngejuko nainyang'uaki anaa loshi tupan lee nkare kitadokino naa kitadokino sii atua emoti ngejuk ashu ntokitin ake pookin ngejuko ninyang'ua tolduka. Naa ore kuna tokitin nemenarikino ninya igiroki inkitanapat ajo menyae amu itoronok naa hatari tee biotisho iltunga. Neeku ore ake pookin kataa nitumore ena kiti bene naijo shimbi natii atua neminya ake tanang'ai nemincho ake etii eweji nataniki inkera amu kitorono.

Olyanyai ele oinosa olkurto, naa ore olnyanyai, naa entoki e tipat tiatua eyierarre pookin kata. Kake ore naa ele neinyale, mekure einosayu amu einosa olkurto. Naa ore olkurto, naa enkukuu torno nainyal indaiki oo mpukunot napaasha tiatua olchamba. Keidim ainyala, nemitiki ebaya, naa ore olnyanyai, lotuudo olkurto, nemeitoki ainosayu arashu memeirayu, neaku ore naa eninko pee iyar olkurto tolchamba lino, toosho olchani lolkurto indaikin inono pookin.

Mee sapuk ena siai te nkop ang' amu ore kuna mashinini naa keyou ositima naa ore enkop ang' eton eitu ebau ositima naa oree sii kuna mashinini naa kegol enkinyang'a keyou sii kuna mashinini oltung'ani oisume oota eng'eno nagut pee etumokini aatasishore. Ore kuna mashinini naa keyou nepiki eweji sidai pemepurori nemeinyali nemeshaiki pee etumoki aatasisho tepookin kaata neeku ore kuna mashinini kisidain oleng' kake mesapuk tenkop.

Ore tenkaraki esiai oloing'ang'e neibelekenye ena baye enkiremore oolchambai, tenkaraki elo neaoru olameyu neaku ketoyu ilchambai kumok, ore sii ilchambai mekure aa sapuk enkiremore enkarake etoponari esiana ooltung'anak, neaku ore ilchambai kumok oleng' naa kemanyai, eibelekenye esiai enkiremore, tenkaraki eilepa uchumi olosho lang' le Kenya. Etagolo enkinyang'unoto olkeek, lolchamba , fertilizer, o ropiani sii naalakieki iltung'ana oasisho teine.

Ene tipata ena bae oleng' amu keret inkera. Ore ena bae naa imashinini kuna naati sipitali naapiki inkera kutiti naa inkera neitu ebaya ninche epiki onkera sii natoiwoki eton eitu ebaya ashu neton eitu eitabaya irkiloi toonkoling'i tewiki nabo enkishui. Neeku ore enaa naa enetipat amuu kerip enkerai ang'adie imoyiaritin nayau enkijape naijo malaria Pneumonia TB naa kerip neret biotisho oo nkera kutitik

Masaa kuna, inkishu sidain oleng'. Ore kuna masaa naa ine tipat oleng' tiatua enkishui oltung'ani. Amu ore ene dukuya naa kenyai inkirik, naa sidan inkiri enye te biotisho, ketumi sii kule, netumi olchoni le enkiteng' aitobirunye imasaa naijo inamuka, inkilani. Naa ore enkiteng' naa sidai oleng' ore tene, negirai aitoti aisho endaa, pee etumoki biotisho enye atisidani pooki kata. Neaku ore ena siai naitadamu ajo keifaa neripi neramati inkishu pookin.

Pooki ake itum ena bae na eishoi oo irng'anayio sidain to lchamba lino naa tenintobir olchamba lino nincho metubulu irng'anayio linonok taitau enkulupuoni napir. Ore enkulukuoni napir naa eneitu eturi ashu eunishoreki oleng tenkata nado ore sii irng'anayio sidain naa keeta tipat te biotisho oltung'ani naa pookin ake itum na teniwosh olchani irng'anayio linonok ang'adie enkijape ningadie orkuta nesidanu taa irng'anayio.

Isum iltung'anak peyiolou enasiai tonkoitoii kumok napaasha. Ore enkoitoi edukuya, naa ing'as aiteng'en tipat eunoto orkeek. Ore irkeek naa iletipat oleng. Amu, keyau enchan, neyau si enkijape sidai. Ki safisha irkeek enkijape nikiwok. Ore irkeek naa kisho iyiok iloipi. Naa ore irkeek kibooyo osiwuo. Neeku iletipat oleng. Impot iltung'anak nintutur eumata niliki tipat orkeek eunoto tiatua olosho pooki telulung'ata.

Ore ena siai naa biotisho eutu. Ajo ketumo iltakitarini pookin aing'ura iltamoyia pookin te sipatali neeku keetiii oldakitari obo sapuk loitasheki irkulikae egira aimaki enikoni tenitobiri arashu aiidumisha biotisho. Ore tene naa kedoli tena itonyorayie tenaa ketonyorayie oltamoyiai olchani arshu ebare arashu tenaa kibelekenyakine neeku ene tipat oleng' ena siai amu kitengen ildakitarini eniku teneihudumia iktamoyia loota imoyiaritin napaasha.

Iltungana kulo logira aret iltamoyia tiatua sipitali. Etii ilashumba ashu missionaries aa elaisotuak logira aret iltung'ana amu ore tiatua sipitali naa ketii iltamoyia loiting'o osiligi lemeetaa enkidimata naa ore kulo aisotuak naa keret iltamoyia menoto ebare nisho edaa inkilani neomonoki nitagol nisho osiligi nisho sii enkae baare neitu isho ildakitarini lenye neaku kisidai ena siai nabakini iltamoyia te sipitali.

Ore ena bae naa keutu iltung'ana logira aasisho, egirai aisho huduma anaa ene serikali naijo teniyou enkipante teniyou nikinchori certificate of good conduct ashuu teniyata inkikilikuanat naipirta isilen ee serikali ashu teniyou nikireti aitobir account inonok isiatin pookin naipirta ebenkii naa itumore iltung'ana aa ilaisiyak le serikali pee itumoki atanyamaliki nitum ewalata ino ontokitin pookin niyeu tenilo abaki amu computer easishore naa kitelelek esiai enye.

Entumo ena natote iltung'ana kumok tiatua tiabori iloipi sidain nemetoki atoosho ninche enkolong' tenkaraki tipat eunoti oo irkeek. Ore tena tumo naa kidim ataa siminar ee kanisa ashu entumo ake okampunini napasha. Eidim sii ataa enkiroroto ake naipirta biotisho oltung'ani naa keetae ilaiteng'ena laa ninche loutaki iltung'ana esidano etipat ebiotisho naa ore tene idim anoto eng'eno outarot obarakinot sidain oleng'.

Egirai taa oldakitari aiteng'en entomononi ibaa naipirta biotisho itodolu enaa inchere ore biotisho entomononi naa ene tipat tiatua ormarei neaku kitodulu ajo enarikino ore pookin kata nilo anaa entomononi arashu eselenkei aduari oldakitari too baa naipirta biotisho ino tenebo ormarei lino amu ikinteng'eni ibaa naijo edaa sidia tipat ee usafi tenebo ibaa naipirta eishoi pee itumoki atererenayu anaa entomononi to lmarei lino.

Inkera kuna nagira aisumaa naa ore kuna kera egira aasishore arashu aisumare laptop, ipad ashu computer. Ore naa enkisuma etata nibelekenye mekure aa enapa naasishoreki ibukuin ake. Etaa ore inkera kiteng'eni te sukul enaiko tenayasishore internet aa iba taa naipirta oloing'ang'e naa ore tipat enye naa kitelelek esiai kitelelek wee nkisuma naa kisho inkera enkisuma te guton sapuk oleng' sidai sii.

Eitodolu enaa erishata apa too larin otulusoitie neitu elaki ildakitarini ormushara. Neipang' sii ninche apuo maandamano egira ayeu haki enye naipirta sheria elata oo ropiani. Amu ore oldakitari naa oltung'ani le tipat naa ore esiai enye naa ninye nagira aibung' enkishui oo iltung'ana kumok oleng'. Neeku kenarikino ake nelaki ildakitarini ormushara teriahata nanarikino pee itukuji metaasa esiai enye.

Kenarikino pookin ng'ae nitashe neyiolou isipat enyenak naipirta enkishui oltung'ani. Olarikino ele obo too losho lo nkila orok. Naa keng'oroo oshi ninye isipat oo iltung'ana naa kenarikino ake nilimu isipat inonok meeti enkuretishoo pee mitum ake enkironya. Naa kenarikino nilumu miata orng'ash amuu keetae sheria tenebo katiba naitasheki enkishui oltung'ani. Naa pookin ake ireto naa teniro.

Oldakitari ele logira aasishore emashini naji stethoscope ainining' anigira aasisho osesen . Ore ena mashini naji stethoscope naa keret oldakitari metoning'o enaikunari tenaa kegira oltau aasisho anaa oshiake amu keret metayiolo enkerai naipang'ipang' arashu enkerai nemewang' atua osesen lenye pee etunoki atayiolo enaikunaki enkarai ashu iltamoyiai ebaata. Ene tipat oleng' tenilo sipitali aleeno biotisho.

Egirai tene aishoyo certificate ashu entoki embalai nautu ajo idipa iyie anoto enaa siai ashu itaasa entoki tesidai neeku keji ena certificate aa olokoisaiyi taa loutu intokitin sidain nitaasa. Naipirta enkapuni naje. Neeku isidai oleng' teniyaku oltung'ani olonyok pee itumoki atasa esiai inoo naa ekitumokini aisho olekosiayi aa certificate pee itodulu esidano ee saiai ino nitaa

Ore teb kila enkolong' naa keetae iltung'ana oinyang'u olomir intokintin enye. Niaku ename tipat ena amu ore tiatu eyiarere wee nkinosita edaa naa ketii ntokitin nayeunoi nebaiki nemiata kake ore piilo sokoni naa ilo atum anaa irnyanya kitunguu dania naa keitamelon edaa. Ore sii enaa siai naa kidimie oltung'ani omiritaa pee etumoki. Sii ninye anoto iropiani nainyangunye kulie tokitin neemeata arashu isumie inkera enyenak naati sukul.

quod round taa ena napuonu ildakitarini pookin atumo tiatua sipitali aing'or iltamoyia obo pee etumokini atayiolo enikonakini ebaata. Neyiolouni sii lelo onare nibelekenyakini ebaata olelo loonarikino nee lari meshomo inkang'itie tenataa ishiutuo. Neeku ore tene naa egira ildakitarini aimaki eniko teneret iltamoyia nepuo ninche aitutum idamunot enye peyie etum eng'eno tee guton naretie jitajeu enkishui oo iltamoyia tiatua sipitali pee etum ebaata enye.

Ildakitarini kulo loogira aleno biotisho enkerai nkiti aa eneitu taa itabaya ilapaitin ore ile. Naa ore tene kelikini ashu keutakini entomononi eniko teneitanak enkerai eniko teneisho kule tenelo neeku meeta kule nabaki enkerai. Kelinkini sii ajoki ore kule orkina te nkerai naa enetipat oleng'. Menarikino sii neisho enkerai aii daa ompaka nitabaya ilapaitin ora ile. Kelikini sii tipat ee usafi pee iboyoo imoyiaritin naijo elototo enkoshok

Ilarikok kuko le nkop ang' arshu le losho lang' le Kenya. Naa ore tene naa ketii Rigathi Gashagua aa olarikon lioti apaa loo rais le Kenya neeti sii ninye Kalonzo Musyoka aa olaiteshikinoni sii ninye lorkioma le wildlife naa enetipat ena amuu keitodulu enaa naboisho tiatua ilarikok lang'. Naa teneeta ilarikok naboisho naa ketum sii ninche iltung'anak naboisho pee etumoki olosho lang' ashomo dukuya meetu enkuretisho arashu etii doii ninye orng'ash.

Oldakitari ele ogira abak enkerai nairura tendapash esipitali negira aasishore emashini najib statuscope ore ena mashini naji status cope na keasishoreki na keasishoreki ainingisho oltau enagira aikunari keret ena oldakitari metayiolo enaikunaki embaare oltamoyia amu teniyiolou biotisho oltau ana enkipangipang ashu tenilo nitasho oltau itu ewoshiosh kegol neaku keret oshi ena mashini oldakitari metayiolo enagira aikunari biotisho tiatua osesen loltungani.

Inkera kuna nagira aasishore isimui enye ashu laptop ana aipad ore taata enakisuma netaa esimui itumiai oleng tenkaraki na enasiai e digital internet easiieki ntokitin kumok oleng neaku ore kuna kera negira aaashipakino esiai enye egira aitumia ipad anaa esimu sapuk ekitengen oleng esiai esimu nkera ntokitin kumok tenguton na keyiolou nkera ntoki tenguton na keyiolou nkera na kitelelek esiai enye ana enkiriwaroto oo.

Ore ene na enkaji eyiangare aa operation room ewueji nebakie ildakitarini ltunganak tenkoitoi eyiangare elelek nai ilo oltungani nikiteyiangi teniata emoyian nayienguni arashu enkata naisho entomononi na kelek elo entomononi enewueji e operation ketii ildakitari kumok ogira aitashieki oltamoyiai obo peyie etumoki aitobiraki neeas esiai enye tenkariano sapuk oleng ore ene na kidim aitajeu enkishui oltungani netum oltungani enkushuunoto telulungata egira nkolongi apuo.

Keret enabae ltunganak pee elimu haki enye amu kelo oshi netiu enkata na ore serkali nemeijalie haki oltunganak neaku enikash tenipangu ltunganak apuo maandamano anaa enkoitoi naitodolu ajo keyiolo ninche keyiolo ninche right s enye pepuku tenaboisho elimu nona tokitin naibayie anaa imbaa enkironya tenilepieki ushuru enkilepara e uchumu ashu tenaaku ketii batisho tiatua oltungani neaku ore enabae na enetipat oleng tiatua ltunganak.

Inkinejik kuna nagira aok enkare tolturoti ore kuna kinejik na kelio ajo kegirai aramat aitobiraki amu isidai biotisho enye ore nkinejik na imasaa etipat oleng amu indim atimira nitum iropiyani nisumie nkera nindim si ainosa inkirik enye na enetipat oleng tebiotisho oltungani ore si nkinejik naa keeta kule etaa si olchoni lenye na oletipat tenkitobirara onkilani onamuka neaku ore kuna na masaa etipat na kifaa neramati .

Ildakitarini kulo logira abak enkerai kitii naa ono lapaitin olari eeta ashu ilapaitin. Egira ildakitarini aingor eneikununo biotisho oltau lenkerai. Naa kelenori sii ibulunoto enkerai kitu neeku ene tipat oleng' tenilo sipitali pookin kata mingurari biotisho enkarai ino peyie iyiolou enegira aikunari ebukunoto enkerai kiti. Naa tonyuaki intotio enkerai nincho idaikin ee afya pee etumoki atubuku te rishata naririkino ning'adie imoyiaritin oo mpukunot napasha.

Itadoku ina ajo ore enkerai nkiti na keyieu netaaniki ormalimui peyiebl etumoki atuutai eniko teneas esiai enye ore nkera kutitik na kitengenk nabonabo egirai autaa ambaka neibung nena najitoi egira ele malimui aliki nkera kutitik enasari eniko tenameasishore ipad lenye ashu esimu sapuk pee etum engeno nagut neyiolou sinye enagira enkop aikunari na orenkera nkutitik na keshipakino oleng enitumia ashu easishore ore esimui enye tiatua enkisuma etaata enye.

Etii entomononi ormaasai nayawa enkerai enye aya sipitali negira aiudumia enkerai egira aasishore emashini naji stetoscope ainingir biotisho oltau lenakerai neaku ore nkera na kenarikino neyai sipitali oleng etumokini aingura neduaru embulunoto obulotisho tiatua osesen amu ore enkerai kiti neton midimu moyiaritin kumok neaku elelek elotu emoyian nayau enkijape arashu olchafu nelotu aibung enaduo kerai neaku enarikino ake neyae nkera sipitali.

Egira ena kerai aing'or esimu enye, aa iPad ashu esimu sapuk, negira aasishore headphones nena taa natipika elukunya o inkiyaa pee eretu metaa ore entoki pooki nagira ainining' nemebuaki ilkulie tung'ana, neaku ore kuna mashinini, napikitai inkiyaa naa kipunguza ororei pee meitamaai inkulie kera, naa ore ena kerai kegira ashipakino esimu enye oleng' amu egira aiteng'enare, negira adol intokitin naagira aendelea tenkop tiatua enkipirta oloing'ang'e. Naa ore esimu naa ketum enkerai eng'eno oleng'.

Ore tenasiai na ore ake pooki kata keyieu ninchooyo irkiek na kenarikino ningeroki pooki shani enkarna enye ninger si enaikuni tenasishoreki pee mitanyamal ake oltungani ogira alo aasishore ore si ena na kidimi oltungani pemetum confusion ashu aitapaaah irkiek neasishore terishata naishaakino egira eledakitari aishooyo nkitanapat tenkoitoi enkigeroto enaikuni tenepuoi aasishore ele shani atan itu epuku tiatua ewueji naahumieki irkiek lesipitali neaku enetipat oleng tenisuj nkitanapat.

Ore tonkiasin ekila enkolong na enetipat oleng biashara ino ore teniata esiai ino na sidai oleng etii enatomononi osokoni ainyangu irnyanya na ore irnyanya na erubata etipat oleng tiatua eyiarare tenebo okitunguu amu kitoropil endaa na kisho ltunganak eyieuna nainosie enaduo daa na tenilo olosokoni ewoi namirishoreki na itumoki anoto irnyanya sidain lituebik pee itumoki ateyierishore, ore ai oltungani omirakita na ketukbsininye iropiyiani naasie irkulikae kasin ashu isumie nkera teneaku keyieu.

Ore ena kerai negira aton tenkop aing'or simu enye ashu iPad. Egira aasishore ena simu enye aisumare, arashu einining' isinkoliotin, ashu edol movies negira aiteng'ena tiatua ena simu enye. Naa ore nena tokitin naatii inkiyaa, naa keji headphones naa ekindimie metaa ore entoki ning'orrita naa iyie ake naning'ito openy, pee mintanyamal iltung'anak ingira ainining' intokitin inonok. Neaku ore headphones, naa ine tipat oleng' amu mintoki aitanyamal olmanyara tororei le ai toki. Naa ore esimu too inkera naa keidimie meinotito, enkisuma teleleki oleng'.

Kadolta ilduoa ouno na ore ewueji neunore na atua aji netuunoki ninche tiatua irbaketi ashu containers natipikaki osunyai peeretoki minoto na imaua na keitobir oabibenkaji metaa kirembesha na kelek eunoto enye amu meyieu nebukokini enkare kake ore tenetii atua enkaji na kelio enkaji ajo kesidai oleng neaku ketii ene lolodupa ouno tiatua osinyai sidai na kibor onkulukuk naibor.

Iltunganak kulo logira aoro esimu ajing ematatu na ore enkumoi ekulo tunganak nankera esukul na kitadolu ako egira nkera apuku tesukul ashu kwgira ashuko apuo nkangitie enye ore enaoro omatatuni na ebaki meetae ingarin kumok naitosha ltunganak ashu eshomoita saai neaku ina pew egira ltunganak aiponya inakata eoro enguto kake kikash ake tana ore eoshi nidol ake keon niariyanu peyie mikintunyi ashu ibatata ninye.

Olduka ele logira enopeny ass biashara oo idaikin napaasha. Ketii imposho neeti carrot neetii irnyanya nadolita irmosor neetii mananasi etii ebured neeku kitodolu ajo ore olepeny ele duka netererene peyie eibung' irkastomani lenyenak aitobiraki. Ore ina naa keimanisha ajo keeta intokitin pookin tiatua ele duka naidim oltung'ani ataa keyeu egira alo ainyangisho naa kitubuku ena biashara ino naa kidimi sii olkastomai lino menyaki ashukunye tenkaraki mitoki alo aiposha .

Ore enasia eishoi eranyare nibelekenye tenkaraki egira sinye aibelekenya eishoi ore sinkolioti onyari tiapa nemeninche taata enyor enaishamoi etaata neaku ibelekenye tenkaraki meeta ltunganak lemeyieu nining eishoi enye neaku ore enabae natareto irbarnot kumok oleng minoto ropiyani ana esiai amu tenepuo aranyisho na ketum iropiyiani naasie sininche naitaji enye lre kulo sinkoliotin oikunari nji na ketii iloitengenisho netii lenkikoo netii loituku ltunganak neaku kidim atareto pooki ngae enaranyare.

Ore tolairemok lomaisurin na ore irmaisurin na endaa etipat oleng na keret te biotisho ,ore irmaisurin ompukunot napaasha keetae loyieri neetae lotokui petumoki ainosa kake ore tene na kegirai amir irmaisurin peinyangu Nilo amir ashu ilo aituku ore enakipirra ena na teninyangu elulunga itj etoku na itum toropiyani kutik ore pilo areshu metoku nitum faida nilo amir oboobo mbaka neshunye na esiai ena sidai neendaa naret biotisho oseseni.